Ma en kambi miluongo ni Mzizi Engage kendo en kambi madhach kod weche mag program mar komyuta. Kambi nigi program marango weche mag chulo jotije kod chulo osara jotije mantie e skunde. Kendo e pichani waneno ka gin e puonjruok e skunde ka skul ka ginyiso gi kaka program no tiyo kendo sani omiyogi certicifate makoro miyogi thuolo mar tiyo gi program no kuom ndalo maromo term achiel mondo ka gineno kaka program no tiyo . Ma en program marango weche mag jotije mondike skunde

Mokwongo wuothni ni yiero kidienje ariyo,i yiero dhi gi dwogo kata dhi kende bang ka iseyiero mano ti idhie i wuok citi mane kidhie citi mane kiseyiero citi miwuoke to gi citi midhie ti biro ingiyo calender e calender ingiyo date ti kawo tarik chieng mi ngado wuodhi no chieng mi dhi e wuodhi no kasto e tarik ka tarik ma ni e calender ni gi nengo ma opogore opogore omiyo saa mingiyo calender no ingiyo ni tarik ma kama ka dhi kama kama to onego bed ni achulo pesa adi mago te ingiyo kanyo.